Tenadol ena siai nadmu ajo ore tenakata nibelekenya enkop etaa enkop ae, amu ore ele tungani, kegira aitashe metooshi empisha, neeku kegira adolu ena pisha naoshitoi. neeku ore entoki nagira adamu tenakata. ibelekenye enkop etaa ae.amh ore apa tiapa kepuoi apa aosh iltunganak impishai too te camera naa Ina pisha, nepuoi aapeju neyae inkuapi naado. nepuoi aapeju naa keya apa empejunoto empisha enkata. amu keya neyae enaduo pisha. Neyae enkata eitu shukuni. kake ore pee epuoi aashuk enaduoo pisha. naa keeku ewa erishata naado. ore tenakata metaa enkop ae.amu ibelekenye enkop. etaa enkop ene digital etaa tenakata ore camera naata ashu mpishai naaoshishoi. naa kelelek enoshi empisha nepejuni inakata ake, nikichori empisha ino. ore sii enkae etaa keeta iltunganak isimui naa kidim oltungani neosh keon empisha. ashu kiosh naaji oltungani olchore lino. ninap Ina pisha te simu ino. neeku meekure tenakata enkop aa enapa aa ekioshi empisha neya nkolong'i. etaa tenakata ore pee kiroshi empisha naa kepejunu mikinchori empisha ino teine wueji ake.

Ore kuna naa imbartan, ore imbarta naake itumiai embarta aanapie iltung'anak, nitumiai aanapie nai matejo ilolan, naake itumiai iltung'anak tenkata niyiu nilo ashipa iyiu nai matejo nilo ashipa oltung'anak ilchoreta linonok nipopuo aaked imbartan. Ore enkedore embarta naake eyau enchipai te maisha oltung'ani amu ore piiked oltung'ani embarta naa itumoki nai matejo atishipakinoyu enkedoto enaduo barta, nitumoki anoto osesen lino metushukunye nai matejo teninaure neshukunye osesen aaku kawaida. Neeku ore enkedoto embarta nee ene tipat oleng' te maisha oltung'ani amu ilo nilo iwueitin nai matejo niyeu nilo, nilo nekipuoi aawosh impishai, nipopuo aashipakino oltung'anak matejo ilchoreta linonok, naake isaidia ena amu ore pee ipopuo aashipa neija naa idamu oltung'ani amu keeku iyata ndamunot enaduo siai enaduo wuei nishomoito naa ndamunot sidan nena naa ore ake piidamu nitum oltau lino ashu osesen lino eshipa. Neeku kitishipisho ena baye oleng' enkedoto oo mbartan amu keyau iltung'anak tenebo neyau si nisho iltung'anak menotito ilchoreta.

Ore ene naa olaunono lormariko ashu olaunoni loo lormaisurin ore irmasurin iletipat oleng te maisha oltung'ani tenkaraki ore piinyia iladuo maisurin naa kisaidia osesen amu kitaa osesen metaa kees esiai aitobiraki nitaa nitawang sii osesen loltung'ani neeku iletipat oleng ilmaisurin ore ele tung'ani naa ore entoki nagira aasa tenewueji etuuno irmaisurin lenyena eyaita osokoni alo aing'uraki ewuei nemirie neeku etuuno ele tung'ani ilmaisurin lenyenak nitai tolchamba nepik emukokoteni uh ena garri taa nagira areyie nepik aya alo aing'uraki osokoni ashu ilainyiang'ak ore faida ena mkokoteni teninapie inaduo tokitin inonok meitaji ena mukokoteni eilata anaa teninapie engarri amu keyieu engarri nepiki eilata naore teninapie ena mukokoteni bara akeyie oltung'ani metaa iyata ingufu inonok taaduo inosa endaa aitobiraki iyata ingufu nireyie iladuo mariko ashu iladuo masurin aya osokoni naa indim ake ahomo atimira iladuo masurin linono neaku sapuk faida nitum alang teninapie inkulie garrin ashu inkulie tokitin.

Ore entoki nalotu indamunot tanadol ena naa ore ore ena naa enteke nakedito iltung'ana peepuo matejo naaji nkuapi eboo ashu epuo akeyie inkulie wuejitin naaji nimidim oltung'ani atabai tengarri washu nimidim atabai tonkulie tokiting naijio emeli nimidim atabai toltukutuk nimidim atabai akeyie tonkulie tokiting neku ore ena enteke naa kisaidia oltung'ani amu kitalang iltung'anak inkariak sapukin nepuo iltung'anak ng'ambo ashu epuo inkulie kuapi eboo nemeidim naaji atabai tonkulie tokiting neku ore entoki e maana naa ena teke amu kelang naa ninye inkariak amu teshumata eim kila kila kitu naa kelo ewuei nemebaya inkulie tokiting nae naesafirishareki naijio ingarrin ashu naijio iltukutuki neku ore kulo naa iltung'anak otanapate sosawa kepuoito ajing enaduo teke peepuo inkuapi eboo naa kitodolu ajo ore kulo tung'ana naa keeta esafari naado napuoito tenkaraki ore enteke nemelo isafaritin kutitik keetae taa naapuo isafaritin kutitik kake ore duo oleng eh faida enteke naa ilotie ewueji nelakua naa kesioyo sii alang ingarrin naa enkitabaya iwuejitin nemebaya nena.

Ore entoki nagira aasa tenewueji naa iltung'anak otakedo emeli epuoito alang enkare aapuo enkae ng'ambo ashu epuoito akeyie ashipakino enkedoto emeli ashu enjing'ata yiatua enkare eh itum kutumia emeli neku ore kulo tung'anak kegira ashipakino ena amu ore emeli naa ekindim aitalang'a enkare naa nikindim sii aitijing'a atua enaduo are itumoki atijing'a enaduo are aitumia emeli amu ore inkoitoi nindium atijing'ie enkare naindim naaji oltung'ani ashomo aeswima tenaa iyiolo aeswima kake ore oltung'ani lemeyiolo aeswima naa ore enkae koitoi nijing'ie atua enaduo are naa intumia emeli ore enkare naa ketii ing'uesin atua naa ketii intokitin napaasha ore pee intumia emeli indim atijing'a enaduo are nemeeta enikinko inaduo ng'uesi tenkaraki itii iyie atua emeli indim sii aitumia enaduo meli nilang'ie enkare ahomo enkae ng'ambo nilo aas intokiting inonok naa nishukunore enaduo meli itu kingusa inaduo ng'uesi natii atua enaduo are neku ore entoki sidai temeli naa ijing'ie atua enkare nilang'ie alo enkae ng'ambo tewuei netaana naa nindim ataasie intokiting kumok.

Ore ele naa oltung'ani ogira ashipakino enkolong einoto enye ore entoki naitadamu ena naa ore enkolong einoto toltung'ani naa enkolong e maana amu ishipakino oltung'ani enkolong apa nikitoiwuoki naa ore ena naa kelotu enkolong nabo tiatua olari ataa kifaa nisherekea ashu nishipakino enkolong nikitoiwoki apa kila olari neku ore ena ore ele tung'ani kegira ashipakino enkolong einoto enye enkolong apa natoiwuoki ore ore enchipai enkolong einoto naa tenikintabaiki enkai enkolong apa nikitoiwuoki tolikae ari naa kifaa nishukoki enashe nifaa sii nincherekea ore ena neyau naboisho amu keponu iltung'anak naaji matejo ilchoreta linonok nikiyaki isawadini ashu intokitin napashipasha nishipakino oltung'ani tina olong apa nikitoiwuoki naa ore sii enkae toki nikiyaki iltung'an ekiyakini naaji inena sawadini neponu iltung'anak kumok nintoki atum irkulie shoreta ng'ejuko naa ore iladuo shoreta linonok niponunu ashipakino ninyianya indaiki napaasha nidung'udung'o keki ninyianya niwokiwoko intokiting napaasha inkariak napaasha nishipakinono enkolong nikitoiwuoki.

Ore Kuna na ngaruesho losinkir orw sinkir kidimi ataruesh teoi natii enkare ashu tewoi natii oreyiet nai loje ogira aruko, neaku ore engeno naishaakino pilo aibung sinkir nakishaakino niyolonencho nainyaari enkare amu ore sinkir eloito enkare idialo nepuo ninche idialo nemelouto enkare neaku kishaakino piyolo ajo enaalo epito sinkir amu anakata naa eponu sinkir nedoki atua oreshet lino orw enkae na kishaakino piyolo ajo ore ewoi naishaakino sinkir na enkare nemerii shumbi enkare naokoi nemetii shumbi ore pilo oreyiet otii shumbi nimitumoki anoto sinkir neaku kifaa piyolo ano enewueji emanya si kir , enatoki enya pitumoki atipika oreyiet peponu ajo peponu anya naduo tokitin nibung iyie sinkir.

keyieu niata oltungani engeno pias ena bae, ata keyieu nishomo oltungani darasa, mikisumi eningo tenintumia ena mashini, amu ore pemiyiolo aisuma aitumia ena mashini niaku ijio ena mashini senema, ashu kiaku ijio entoki ake ningorita nemiyiolo enchoto ninyiaya, kake ore pe iyata engeno nintumiyayie enaduo mashini na indim ainyiai enchoto pooki indim anoto olkilikuai, oje nai liyieu naji liyieu tiatua, na pokata ake itumoki atayiolo na tenitum engeno nintumiayayie anaduo mashini ore penimiyiolo aitumia, nelelek naji ilo, nijut intokitin nemishakino, nelelek ilo niponiki intokitin nemeshakino neponari na ore peingo neijia na kiaku inyiala olkilikua oje oyieuni naji tiatua ina mashini, niaku lasima piata oltungani engeno lasima pilo darasa, nikintoduakini enaikoni, nikintoduakini enaikunari, enaikoni tena

Ore entoki nagira aasa tene, ore kulo tunganak ketii orpejet. Aataa ore orpejet naa ewueji nepiki inkiri, nepik enkima meteyiara enaduo kima inkiri egira aimulika. Ore esidano ekuna kiri, tenepeji inaduo kiri naa keku naa sidai sii amu kemelok naa kenyorr iltunganak inkiri naapenjo alang inaayiara. Ore esidano enena naa keisho iltunganak Tosesen loltungani amu keponaa osarge, neisho oltungani metaa kewang. Nesidano ina naata inkiri tosesen loltungani. Ore entoki nagira aasa teneweji, kegira kulo tunganaka aitunguaa ele peje peyie epejie inaduo kiri peyie etumoki ainosa ashu peyie etumoki aashom aisherekea tenkaraki naaji matejo eteyiengishote niaku kagira aapej inaduo kiri. Ore inkirir naapejo naa keishori iltunganaka le maana aaa taa ilarikok. Kenyorr aishoo iltunganak le maana inkiri naapejo. Nisku ore kuna kepejitoi kunakiri peetum

Kadamu intokiting kumok tenadol ena siai amu ore kulo naa washirika ashu iltung'anak ogira aishiriki tewueji neje naa keeta kulo tung'anak imashinini nakira aitumia pee eh itau osauti oitiship iltung'ana netumoki sii iltung'anak atishipakinoto enaduo siai naasita ore kulo tung'anak keshomioto uh aijifunza ashu aitamok ate ena siai ena mashini aitumia kuna mashinini peirimariyie iltoloishi lenye ore enkolong naaji matejo naponu iltung'anak pookin le kanisa ashu ile ile siai duo naasitae netamoo ninche aitumia inaduo tokiting neku ninche esuj iladuo tung'anak petumoki sininche ataas ena naasitae neku ehomoito kulo tung'anak nepuo aitamok ate aitumia kuna mashininni nitamok ate aitusuj osauti lenye miriamari oltoilo lenye ole kuna mashinini metaa ore peeponu kuldo kulie tung'anak naa ninche esujaa neku ore kulo naa kitodolu ajo ninche lorikoo ina ina masho ashui ina siai naatae kake ehomoito ninche aitamok ate ang'as airimarie ninche kuna mashinini eton etu eponu duo iladuo tung'anak petumoki sininche.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa ore ele naa oltungani ogira aitumia imashini ashuu kuna mashini ekisasa ashu kuna tokitin digital. Aduarie enekunari mpisai enyenek. Naa ore ena naa keisaidia toduai impisai toduai impisai naaba ninoto niyiolou mpisai naaba nintumia, niyiolou ajo intumia kuna pisai aasie ena. Aat taa keyau rekod ashu kintodol intokitin pooki nitumia mpisai inonok aiko. Kiaku ore ena, entoki enaana oleng amuu teniterewaka ninye oltungani impisai, tenintaasa akeyie enkai nintaasa naa enkintoduaki tene wueji ajo ore erishata naje nintumia iropiyiani esiana naje niriwaki oltungani oje naa ena aitaasa nena ropiyiani wena. Neaku ore ena eisaidi peyie niyiolou iropiyiani naatijingutua akaunt ino, niyiolou iropiyiani naioanga. Niyiolou ajo epanga kuna ropiyiani tenkaraki embae naje ore kuna ropiyiani wena naa ina peyie meekure aata iropiyiani.

Ore entoki nagira aasa tene naa eshomoito kulo tung'anak entim nepuo aitau irkeek nedumu engarri osirkon nedumu osikiria nepuo ayaunyie lelo keek loitautuo neku ore ena engarri osirkon naa kitumia ena garri osikiria ashu ingufu naata ele sikiria pee elo neku ore entoki naitumia ena garri mitumia ninye eilata ore entoki sapuk naitumia naa osikiria ake metaa ake keetae osikiria oyiataa enaduo garri bora ake metaa keeta oladuo sikiria ingufu naa keyiataa enaduo garri nitabaya olola enaduo wueji neyieu sii entoki e maana tene meeta iropiyiani naaji niitaji pitumoki ataasa ena siai ore ake paiyata osikiria lino niata engarri ino indim ake ahomo entim nintau irkeek linonok niya oladuo sikiria lino nilo ayaunyie alang tenilo alak engarri miki mikiyaki iladuo keek amu keya ina iropiyiani nitoki aaku keeta keyieu eilata neeku ene asara alang tenintumia enaduo garri ino ore sii enkae naa keked iladuo tung'anak enaduo garri osirkon nemitoki sininche anauru keeku ele sikiria ake onauru kake esiai enye naa eesita amu ore esiai osikiria naa peesieki nena pookin.

Ore enkare naa enetipat te maisha oltung'ani amu mindim oltung'ani ataas entoki pookin metii enkare ore enkare kitumiae awok nitumiae aitukishore neyierieki indaikin nitubulunyieki indaikin nanyae neku ore enkare naa enetipat oleng ore paa enetipat ena baye naa ore pee iyata oltung'ani enkare nemeeta entoki nabo nikindim aturua amu intumia enaduo are ino ne niwoku pee ewoki tonkutukie niwoku pee eyierishoreki ayierie indaiki nintumia sii enaduo are aunie inkaitubulu inonok naa ore kuna aitubulu naa ine maana oleng amu mintoki alo sokoni ainyiang'u inadua aitubulu keeku olchamba ake ilo ashu emukunta nidotu inaduo kaitubulu inonok nilotu ayierr ninyia naa ore naaji tenimiata ena are naa enaata ilo ainyiang'u kake ore naai iyata enkare ino niasie intokitin inonok pookin nintubulunyie inaduo kaitubulu naore inye pebulu inaduo kaitubulu naa kidim ninche ayau enchan metaa mintoki aitaji ormfereji ashu enkare nalotu tonelakua ore pii pebulu indauo aitubulu inonok keyau ninche enchan nitoki sii aaku imirr inaduo aitubulu inonok niasie nkulie tokiting amu itum iropiyiani niasie entoki pookin niyieu nias.

Ore entoki nalotu damunot tenadol ena naa ore ena kwanza naa empalai ashu entoki naitodolu enigira aikunaa iropiyiani inonok. ore ena naa kisidai pee iduaya iropiyiani inonok enigira aikunaa.aa taa idol ajo anoto ropiyiani esiana naje, tenkata naje. aitumia Kuna ropiyiani apik ene. napik ene wueji, neeku iduaya ajo iji egira iropiyiani aainei aikunari oji. ore entoki emaana teniduaaya inaduoo ropiyiani inono. naa iyiolou iduaya aayiolou eninkuna. niyiolou tenaa ingialayie. niyiolou tenaa intobirayie. naa ore paa ingialeyie nintumia te nkae kata aitobiraki. neeku ore enaiduaya ajo ene wueji eima iropiyiani. etijinga ene wene. aisaidia tene. kake ore sii peitu kisaidia inaduoo ropiyiani inonok, niyiolou pas ore tenkae kata. niyiolou ajo ore taa amu iji apa aikunayie tenkae kata, naa iji aitoki aikunaa oji. ekisaidia sii tipika budget ashu tipika ntokitin inonok olkereti oje. metaa iyiolo ajo ore pee epuonu inaduoo ropiyiani naa ene wueji aimie wene. neeku ore ena ekisaidia pee iduaya iropiyiani.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa idol ajo ore kulo tung'anak naa keeta naboisho amu eshomoito kulo tung'anak mehomoi aitamok esiai oshiake naasita taa uh matejo naaji uh keesita oshi esiai naje nepuo menyakini aitamok ashu aitoduaki inkulie oitoi naasie enaduo siai pee etumoki anoto olekoisiayio ashu olerrinyore sapuk tenkarake esiai sidai naasita neeku ore ena tenees ilaasak lesiai ena naaji matejo inkatitin kumok akeyie ashu irishat naaje tesiai naa kisaidia amu keeku ore enaduo siai ketumi olerrinyore sapuk naa ketumi intokiting kumok tenaduo siai alang teneitu epuoi aitamok iltung'ana esiai naasita ore enkitamooto esiai naa kisho oltung'ani enkae ng'eno nagiroo ashu aeng'eno sapuk naa keeku ore ina ng'eno tenitumia iltung'ana neeku esiai naaji matejo kenyaanyuk esiai naasita pookin woashu eyau olekoisiayio sapuk tenaduo siai neku ore ena embaye e maana oleng ore pees ilaasak lesiai ena naa keyau olekoisiayio tesiai naasita oladuo tung'ani ore pias ena siai nishoru olekoisiayio ashu olerrinyore sapuk.

Ore iltunganak naaji ooosita isiatin naa kedungi iropiani tormushaara lenye aa taa kodi peetumokini aatasie inkulie saitin ,kisaidia enasotunoto e kodi ore iltungana oosotu naa ketum irishat oo siati, kitumie sii aasie isiatin naajo aashet sukuu, isipitalini tenebo irbaribarani

Ore entoki nalotu damunot ainei tenadol ena receipt invoice naa esiai eunore. amh ore ele tungani netuuno ntokitin kumok. etuino ntokitin kumok naa etuuno inkwashen ashu Kuna oorkokoyok. neeta ,nenoti sii ewueji nemiraki, aa ore ele tungani etimira kulo kuniyiani lenyenak ashu Kuna nkuashen enyenak, nemiraki iltunganak naa netum nishori receipt ajo etimira netum Kuna ropiyiani. enoto ele tungani ropiyiani kumok oleng .naa ore ena siai enkiremore naa .ore ena siai nas tenias ena siai nitum .idim atoponie biashara ino

Ore enkigura naa enetipat tosesen loltung'ani ore sii torkerenget latii naa ore enkisiayiare enkiguran tesirkali naa ene maana oleng ashu enetipat amu ore peepuoi naaji matejo aiguran enkiguran naje naa ketumi aajo keetae oltung'ani fulani oota talanta naje nemindim naaji ake atayiolo oltung'ani eloito ajo keeta ena talanta kake ore peeriki oladuo tung'ani meshomo aiguran uh aiguran taa arr empira netii irkulie loid iloidi netii irkulie laa kekwet ore periki oltung'ani ena kiguran nilo ayiolou ajo keeta oltung'ani ena kipawa naje ashu ena talanta nidimi naaji aitukuza ashu aitubulu ena talanta ele tung'ani ore entoki e maana tenetumi ajo eeta oltung'ani talanta naje nelelek etum eretoto nelelek sii etum naaji matejo iwuejitin neim kelelek eyai iwuejitin mehomo akwet neyai naaji iwuejitin mehomo arr ina pira nilo atum eretoto nimijio duo itum oltung'ani itonita niaku ore peerik sirkali naaji matejo iltung'anak mehomoito akwet ashu mehomoito arr empira kelelek ilo aibatikino ashu ilo adoorie sinye iyie bahati ino tewueji neminteki naaji oltung'ani woashu tewueji naaji nemijio itumie itonita ake ena bahati.

Ore enewueji na eweuji naasieki intemat ashu kuna temat eserkali na keji na knec na ore kuja temat ore ewoi naitobirieki kunabtemat ewoj naasishoreki ltunganak opuo aisaisha ashu opuo ainguraa naduo temat ana kesidan na ore enewueji naketii laasak lesiai ore kulo asak ore enrtoki nalotu ndamunot tanadol enewueji na kimaanisha ajo teneetae naj nafasi naje na enewueji ibelekemyi laasak lesiai apik laasak lesiai ngejuko teneetae naibewoi nipanga oltungani ashu ewoi nai nepuo ltunganak metaa etabaitie larin lemekure eas esiai na ketumi nona wuetin na kisha nepiki irkulie tunganak metijinga nafasi enyeneaku ore enewueji ewueji naibelekenyieki laasak lesiai ayau laasak ngejuko tenetum na irkulie tunganak oasisho tenebsiatin tonkulie wuejitin nepuoi ayau irkulie ngejuko neponu aasisho tenewueji ashubedumuni irkulie neyae niajiri ikulikae tunganak ng juko neyai wuejitin meshomouta aisho tonkulie wuejitin melasima pa tenewueji epuo aasisho neaku ore.

ore imbaat ondaikin apa tenkop apa natii naa, ore apa indaikin apa nanya ilamsae na, kenya apa ilmasae ingiri neok osarge neok kule, amu ninche apa indaikin natae tina kata, ore o sai neton ake enya ilmase ingiri neton eok ilo sarge, netok eok nena ale, aa kitushul ta kule osarge neoki ashu eoki osarge etiu neijia, nelelek si naji ibungi inkiri, nitushulakini osarge neyieri entoki naji munono, neton ake enya ilmasae ina toki tenekata, amu ore ina na endaa yiapa, ore indaikin ekimasae neton ake aa inapa hoo netoponari, tenekata inkuti amu eta naa kenyae entokitin ena inkurman, nenyae si ilmusheleni, nenyae inchapatini kak eore intokitin yiapa na nena osarge, inkiri ,okule, eton ake enya ilmasae inkiri ena apa, neton eok osarge ena apa, neton eok kule ena apa, ore inkiri eton itushulakini, osarge neyiereuni entoki naji mnono, neton ake enya ilmase nena daiki otanakata.

Ore entoki nagira aasa tenewueji naa ishoritae oltung'ani sawadi arashu olerrinyore lesiai sidai nataasa ore pee iyas oltung'ani kawaida esiai sidai naa ishipakino iyie kewan nikintoki lelo litaasaka ashipakino ore entoki sidai tenias esiai ino toltau obo naa keshipakino poking'ae enaduo siai nitaasa ata ninye oltung'ani laaji likimba ashu limi limikinyorr oshiake kake ore ena toki sidai nitaasa eshipakino adake ele tung'ani ena siai sidai ore entoki sidai ore pias oltung'ani entoki sidai naa kishiakino nikintambuae ashu nikinchori olekoisiayio paa ore iltung'ana likidolta neduaya sininche ena enaa enkitanyanyukoto petumoki sininche ataas nena siaitin sidan pee etumokini sininche aishoo olekoisiayio ashu atalak anaa nkiasin enye nataasa ore pekinchori oltung'ani olekoisiayio nekintoki aisho motisha ashu nekincho orkorio liasie enaduo siai niponaa enaduo niponaa ingufu ashu enaduo siai niponaa esiai ino tenkarake ele lekoisiayio likinchooki ore sii irkulie tung'anak.

Ore tenadol ena naa keponu intokiting kumok oleng indamunot ainei tenkaraki ore ele naa orkakuyia ashu oltung'ani liapa ore ele kakuyia neeta orkishiopei loltung'anak liapa ore tiapa naa keng'eri iltung'anak inkiyia ore irmaasae neng'err inkiyia nepiki inkeek metajaru inaduo kiyianore pejarunye enaduo kiok naa ore enaa enaba enkiok ino naa ninye ing'ori peeji naaji kesidai ele tung'ani ashu kenare ele tung'ani kuna tokiting ore sii ena kiok nepiki intokitin aerembesha nitamani nepiki irgiso nepiki intokitin akeyie metaa kirembesha oladuo tung'ani ore oladuo tung'ani nishopokini ore inkilani naishopi apa naa ilonito kibung'i ilonito neripi apik isayen neibung'i aitaman oltung'ani neku ninche inkilani naishop oltung'ani ore sii enkae nepiki irgiso orgos naa ore kulo giso tenelotu peeku eshomo ele tung'ani ashu peeku irure nei nejung'ori lelo giso inkera enyena naa ore enkera nanyorr neisho orgisoi matejo oota maana alang teninye kake.

Ore pee eeta nkamiani esirata tolchoni lenye, naa ore enkamia, naa ore oshi ewueji nebulunye ninye naa ewueji naa metii enkare ashu ewueji nemeidim naaji nkulie nguesin aatubulu tenie. neeku ore pee eyata enkamia isirat tolchoni lenye, naa ore ene wueji nebulunye ninye ketii inkeek ashu irkeek ootoito laa ninye elo aim ine wueji nesir iladuok keek olchoni lenaduo kamia, neeku Ina pee eeta enkamia isirat tolchoni lenye. ore sii enkae ore enkamia naa benek Oshi Enya oorkeek adoru. amu ore enkamia naa kiado midim airugoyu aatabaiki enkop ainosa nkujit. neeku ore ninye entoki nanys naa ntapuka ashu ibenek oorkeek oodo. lelo loobaiki ninye. neeku ore tenakata egira ajo aing'oru entoki nanya aa ntapuka ashu benek torkeek oodo. nesir Kuna keek lotii abori, nesir olchoni lenye. neeku Ina pee eeta enkamia isirisirat tolchoni lenye. ina sababu sapuk naatayie enkamia isirat.

Ore kulo naa ilaasak lesiai esirkali aa taa ilaasak ootegelualki peepuo aas esiai esirkali aa NYS nitokini sii aata sikarini. nitokini sii aata kanjo. kake ore kulo naa ilaasak lesiai esirkali ootegelualki peyie erip enkop. naa ore ena naa enetipat amu eshomo olarikoni lenkop atumore lelo aasak le siai, nelo aayiolou inyamalitin naagira aimaa. neyiolou sii nchidai naata iladuoo tunganak, pee etumoki ayeu aitatua Nena shidai enye. netumoki sii aaisaidia te wueji neidim aisaidiaa teneetae naaji matejo loota nymaliritin naaje. naa kelo olarikoni aayiolou. neyiolouni vile naisaidia ashu enaikunani pee eretuni oladuoo tunganak. pee etumoki ataas esiai meeta ebae naje nasi namitiki ees enaduoo siai. neeku ore ena naa ebae. etipat tenelo olarikoni atumore ilaasak lesiai pee eyiolou inchidai naagira aimaa. neyiolou enaikoni pee ereti oladuoo tunganak pee etumoki ataas esiai meeta enyamali naje.

Ore entoki nadamu tenadol ena. naa ore kulo naa ilaasak le siai le wueji neje. looshomoito naaji nitengeni enkiteng' ena mehomoi aponaa eng'eno enye. pee eyiolou enaiko tenees enaduoo siai. neyiolou inkoitoi naaim ashu napaashare ntokitin naingialaki enaduoo siai. neeku ore kulo laasak lesiai loowaiki aapuo aisum, neepuo aponaa eng'eno enye pee eyiolou eneiko tenepuoi aponaa enaduoo siai. netum nkulie oitoi naaji naasie enaduoo siai. pee eponaa eng'eno. neponaa sii esiai .eyasata enaduo siai enye. neeku ore kulo engeno sapuk enyaakita kulo tunganak aapuo aangamu naasie enaduoo siai enye. nss kitubulaa sii ena ng'eno. aisum irkulie loopuonu paa ore enaduoo siai enye. neeku keesi enyaanyuk pookin. pee eyau enkampuni faida. ashu peeponaa olekosiayio itum enaduoo kampuni teneeku enasiai iltunganak opaasha. amu keeku keesita iltunganak oopasha. kake keenyaanyuk esiai naasita kulo tunganak. ore enkiteng'ena toolaasak le siai naa keponaa esiai neponaa sii olekosiayio.

Tenepiki iltaai sapukin olbaribara, ashu ewueji neim igarin. nss kisidai amu ore garin. mitoki inaduoo garin aisho. ashu ai sababisha ajali tenepiki iladuoo tai. amu keeku kedua garin maate. neekh kedua ajo elamai naje, pee mitoki aaosho.ai sababisha ajali ore sii enkae ore iltaai Nas kisidai. amu ore tenetii naaji matejo iltunganak oolang'ita oladuoo baribara. naa kedol oltungani le gari. nedol ololtukutuk. nedol akayeii olikae tungani pookin. pee mepuonu aashom ai sababisha ajali tenkaraki kulo tunganak oolang'ita orbaribara too nkeek. ore sii enkae tenalang ing'uesi oladuoo baribabara, naa kedol Kuna garin inaduoo nguesin. nepaash inaduoo nguesin, naalang'ita olbaribara pee meosh ai sababisha ajali naa kedol tenkaraki kilangita kulo taai. inaduoo nguesin neku kedolita ele tungani oreuta egari nguesin ore siie enkae ore naai natejo teneiminie egari iltaai ashu teneye iltaai legari ashu naaji teneitumia ajali naje naa kedol nkulie garin nepaash.

Ore tipat enkipande ashu passport te maisha oltungani naa ore oladuoo tungani oota enkipande, nitodolu ajo ira oleina kop .naa meeta entoki nimikichori ias oltungani le nkop naje. amu ore pee Miata enkipande, nemeeta entoki naitodolu ajo ira oinoti. teina kop kitoiwuoki ashu iyata enaduoo kitambulisho naitodolu ajo ira oleina kop. ore esidano enkipande, ore pee itum oltungani enkipande, naa idim aiteru biashara naje nidim ataasa imbaa inonok pookin. amu ore ena kipande naa kitodolu ajo ira oltungani ashu oinoti lina kop ore tenimira oinoti leina kop. memeeta biashara nidim ataasa oltungani .amu meeta naa enkipande naitodolu ajo ira oinoto leina kop. kake ore pee ira oinoto naa idim ataasa ntokitin pookin. idim aiteru biashara. idim ashomo iwuejitin niyieu nilo. neme lasima pee iyata iltunganak likisuj ashu enkae toki naitodolu bora ake metaa iyata ena kipande ino. ore pee ilo pee intoduaya ena kipande nikinchori iim amu kedoli naa ajo ira oinoto leina kop.

Ore tenimpangu te sukuul yiabori naaji nijing sukuul eshumata naa keetae mpaka naa lasima pee eeta oltungani amu ore ene dukuya keyieu naa iyata empalai. naitodolu ajo idipa eda sukuul kiti. pee ilepaki ena sukuul sapuk. aataa certificate naitodolu ajo idipa ena level ashu ena kiwango pee intoki ailepaki eda nkae kiwango ore sii enkae toki niyieu oltungani iyieu empalai naji living certificate ashu empalai naitodolu ajo esukuul naje isumare. naa ekigeroku Ina olmalimui kitoki leina sukuul. nikigeroki pee naa ninye iya pee itumoki ailepaki eda sukuul sapuk niyieu nilepaki. ore sii enkaej tenintabayie oltungani ilarin kidim anoto enkipande. naa ore tena sukuul naaji nikiyieuni. Anaa naaji teneji campus ashu sukuul sapuk. naa lasima peyie iyata enaduoo kipande, ashu iyau empalai einoto naitodolu ilarin liyata nitodolu sii ewueji nikitoinyieki, naa Nena pala eyieni tenimpangu te sukuul kitu. pee itumoki ashomo aiteru maisha ino esukuul sapuk.

Ore entoki nalotu damunot tenadol ena. naa ore ele naa osokoni ashu ewueji nemirishoreki.aa kepuo ilainyangak nepuonu ilamirak loo wuejitin. naa ewueji netumoreki, ene wueji pee epuo iltunganak aishooyo ntokitin naata kulo amirak. nepuonu kulo ainyiangak aishooyo ntokitin naayieu. ashu naaitaji. neeku ore ele osokoni ewueji nepuo ilamirak aaloyie ntokitin enye. kuna tokitin naayieu nemir. ashy Kuna tokitin naagirae aamiraki ilainyangak. nepuonu kulo ainyiangak eeta sii ninche ntokitin naayieu nepuonu ainyiangu Kuna tokitin kulingana ashu itegemea entoki duo nayieu oltungani. tenetaa oltungani entoki namir nelotu olainyiangani aing'oru sii ninye entoki nayieu. naa ketum osokoni ashu enemiraki inaduoo tokitin enyenak. ore ene ketii ilamirak opaasha. neeta sii ntokitin naapashipaasha.aa taa Kila oltungani nemirta entoki enye napaashari. naa ore sii kulo ainyiangak ekepaasha sii ninche ntokitin naayieu. neeku ore ele sokoni kimaanisha ajo ore olainyiangani pookin oyewuo naa ketum entoki nayieu amu ketii ntokitin pookin ele sokoni.

Ore kulo naa iltunganak oos ena siai pee itiship iltunganak ashu kepuo naaji aarany, nepuo ai dance naa kitiship ena iltunganak oleng. ore temurua natii n kegira ena siai aitobiraki amu ore iltunganak oopashipaasha amu keshuka naa ketii nkabilaritin napaash ooltungana. tenepuonu iladuo tunganak peepuonu aarany. ketii ilaa toorgoso erany, etii ilaa ki dance netii sii ilaa too nkeek. netii ilaa telukunya. neekh ore pee etumutumo kulo tunganak pookin naa kitiship iltunganak ena eranyare enye. amu Kila oltungani neeta eranyare enye napaashari naa eitiu anaa iatamoo ena ranyata ekulo tunganak. kake ore amu nkabilaritin napaasha. nerany kulo tunganak. kila oltungani neeta oranyei lenye. naa kitishipisho oleng. ore teneetae naaji osirua oje. nitoomoni oladuoo tungana. nepuonu aaramy neshipa iltungana. nekueni .Niko oltungani aas esiai itishipe.

ore entoki nalotu idamunot tenadol enaa naa idol naa ajo tekinoloji ashu itokitin edigitol naa gira aibelekenya temaisha, amu ibelekenye enkop etaa intokitin itumiyai asie isiaitin alang' ena puonunui aas esiai te ground, ore entoki naa ene maana tene egira aitumiya esimu enye nitumiya lapitop enye, natii atua egari ashu itumiya imashinini enyanak aasie isiatin enyana eton etu ebaki enkopis pee elo asie enaduo siai ore teta entoki emaana naa idim ataasa esiai ino teweji nitii, bora ake meeta iyata esimu, bora ake metaa iyata enamashi naji lapitop, naa paa ore paa iyata nena pooki niyas esiai ino naaji naishaakino, niyas tenkopis enaa ina ake naishakino, tiniyata kuna masaa inonok amu ibelekenye enkop etaa digitol, kuna masaa teweji akeyie nitaasie naa kelotu ake esiai etaase aitobiraki enaa duo etaasa tenkopis neeku ore entoki nadol tene kadol ajo ibelekenye enkop etaa keesi esiai teweji pooki.

Ore entoki naitishipisho tene naa ore Kuna naa ng'uesin entim, nashomoito iltunganak nedumunye nepuo aing'or aa taa inoshi naatali.aa ore kulo tunganak oopuonu ing'ua nkuapi eboo. ashu ilatalii akeyie loopuonu too wuejitin nepuonu. nepuo aadol inaduoo ng'uesin. naa ore pee edoli inaduoo ng'uesin, naa keyau iropiyiani. eyau iropiyiani oo nkuapi eboo. tenkaraki ore pee epuonu iltunganak loo nkuapi eboo. ore aayau iropiyiani enkop enye, nepuonu aibelekeny metaa ine na kop netumoki aatalak, loopeny enkop Nena ropiyiani tenkaraki inaduoo ng'uesin. neeku ore faida oleng naata Kuna nguesin tenkaraki kepuonu iladuo tunganak nepuonu aaingor, neyau iropiyiani enaduoo kampuni. ore sii enkae tenepuoi iltunganak lenkop aingor ntokitin enye nguesi tenkopa enye naa kelak sii lelo tunganak kake meba ekaata nalak ninche anaa enalak iltunganak leboo. ore elaata enye naa kikiti kake keyau naa ake ninye faida tenaduoo kampuni amu ketum iropiyiani naaingorie inaduoo nguesi netum sii iropiyiani naasishoreki

Ore entoki nadamu tenadol ena naa ore kwanza enewueji naa sipitali washu ewueji nebakieki iltamoyia ore embaye nadamu tenadol ena naa ore kulo tung'anak obakisho ashu kulo dakitarini naa ile maana oleng amu ore peeta oltung'ani naaji ewuei nening'ito tosesen washu mening'ito osesen lenye egira aasisho aitobiraki naa tenelo metabaki te sipitali na kelelek esioki aishiu alang enaishiu duo tenetotona itu elo metabaki neeku ore irkeek likinchori tenaduo sipitali naa eking'as oldakitari nikimpim neyiolou ajo eshida naje iyata ashu enyamali naje ning'oru olchani likincho pee itadoyio enaduo shida tosesen lino neeku ore ildakitarini naa ile maana oleng amu tinilo oltung'ani iyata shida naa impang'u itisidana nilotu kitorikine enaduo wuei nikimuoi ashu enaduo shida niyata tenkaraki inoto embaata naishiakino ore piitum oldakitari nai miki mikitabaa nimpang'u oltung'ani etushukunyie osesen lino neshukunyie indamunot tenkaraki kita.

Ore entua naa oltung'ani ashu oltungani oifaa nenya intokiting anaa enatiaka oldakitari ataa ore entua naa enkitok nanuta naa kishakino nesuj embaye pookin natejo oldakitari pee enya neishiakino sii pee ewok irkeek ooje otia oishoo oldakitari pewok pee etumoki enaduo kerai natii enkoshoke atubulu netumoki sii atapaasha imoyiaritin napashi paasha naidim enkerai anoto tenitu etum enaduo tua embaata ore entua naa oltung'ani laa keishiakino ning'ori ooleng amu kelelek eeta intokitin naayieu eton etii enaduo kerai enkoshoke naa ore pee itu ishori inaduo tokiting kelelek ake eyau inkasarani ashu einyial enaduo kerai tenkoshoke neku ore entua kishiakino nenya indaikin enaa enatiaka oldakitari neishiakino newok irkeek enaa enaikunakaki amu ore pee itu esuj inatiaka oldakitari naa kelelek inyial enaduo toki natii enkoshoke nelelek eyau eyaki ina kerai eh asara ashu shida baadaye tenelotu ina kerai aaku oltung'ani sapuk.

Ore entoki nadamu tenadol ena naa ore ena naa oldakitari eshomo ele tamoyiai sipitali woashu enebakishoreki nelo alimu enyamali enye naata neipim oldakitari nedol irbulabul naaji loidim ataa ninche eeta enaduo moyian neisho oladuo tung'ani ashu nerem olchani laa kipirta enaduo moyian ashu oibooyo enaduo moyian ore entoki etipat oleng ore ildakitarini keeta ninche eng'eno naje naa kidim atayiolo naaji matejo emoyian niata oltung'ani nikindim aishoo irkeek lina moyian peibooyo enaduo moyian pemikintoki enaduo moyian ainyial osesen ore pee iwok lelo keek naa keyau biotisho tosesen neyau sii nisho sii oltung'ani metaa kidim ataasa isiaitin tenkaraki kishiunye irkeek imoyiaritin napaasha ore pekirem oldakitari apik osindano naa ore ilo shani likipik atua osesen nelo aibooyo inaduo moyiaritin nelo aishiunyie ewuei nikimuoi ninepu oltun'ani ajo etushukunyie osesen lino mekure ining'ito emion enaa enining'ito duo.

Ore intokiting pookin nadolta tene naa kadolta ang'as olchani otii inkera abori aore ele shani naa kejing'i oloip apuo aisudoriyie matejo enkolong pee mikiwosh enkolong oltung'ani amitiki eseriani neku ore pee edalu enkolong nepuo iltung'ana abori oloip apuo aisudoriyie enkolong ore enkae adolta inkera napaasha etii enkerai natonta tenkop netii enkae natonta tolorika ore ena kerai natonta toorika naa ore ele orika naa olonkera maiman ashu inkera nimidim ashom tonkejek naa kitobirakini ilorikan lenye opaashari laa tenetonie oladuo orika nening sininye esidai naa ore sii ele orika kepiki inkejek metaa ore pee errumori oladuo orika naa kelo anaa engarri neku ore ele orika kisaidia kisaidia kuna kera maiman amu keeku kepuoyie ateneeta ewuei neyieu enkerai nelotie oladuo orika lenye ashu errumori amu elelek oltung'ani sapuk limidimuni naa kerrumori nebaya enaduo wueji ni.

Ore entoki nagira aasa tene naa eetuo ilaiguranak ashu ilaarak lempira aponu aitobirr enkiwanja ewueji netumokinyieki ataarie enaduo keshui neeku ore kulo kegira aipanga ewueji naponunui aarie enkeshui ashu ewueji naponunui ait uh aponu iltung'anak ashipakino aitoduaya intalantani naata neku ore ena entoki nadolta tenewueji iltung'anak otudumutua enkurma ashu orangi oiborr aapik awosho ilainini aitumia ilo rangi metaa ore peeponu iladuo tung'anak aponu aas enaduo kias naa kedol ewueji naishiakino nebaiki oltung'ani nedol sii ewueji neishiakino nemibaiki ore pibaiki enaduo wueji neishiakino naa keeku sawa kake ore pee igiroo naa keeku naa itigila incheriani ore ele rangi naa kisaidia apik ilainini aitodolu ewueji naishiakino nibaiki nitodolu ewuei nemeishiakino nigiroo neku ore ilaiguranak ele rangi eing'orr peyiolou.

Ore entoki nalotu damunot tenadol ena naa nkera esukuul etorikoki, apu aitodolu enkisuma nagira aisomea. neriki mehomoi aadol iltamoyia. amu ore taa Kuna kera negira aisomea pee epuonu aabak iltunganak oomuoi. neeku keriki Kuna kera nepuoi aitdol eneiko tenebaki oltamoyiai. neitodoli, intokitin naishaa neeta. nitodoli irkeek, oifas nishori naaji oltamoyiai oje. nitodoli enikinakini tenebaki oladuoo tamoyiai. ore kuna kera tenedol ena siai eesita iltunganak, naa kidim naaji sii ninche taisere aatabak oltamoyiai. oota naaji matejo emoyian naijo ena. neidim aatabak matejo itoduaki ilmalimunina ashu ilaitengenak lenye. neekh ore ena ebae etipat oleng. teneriki nkera meshomoito aisuma. nepuo aadol enikoni tenebaki iltamoyia. nedol Niko iltunganak otamol ena siai tenebaki, amu ore pee ing'or ebaata oltungani naa kelelek aa tenetum naaji taisere entoki naijo Ina naa kebak.